Kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba kũigĩrĩra maĩ na thaburia, ũgacoka ũgekĩra maĩ mangĩ kando na ũgekĩra mũtu. Ũgakoroga nginya ũkaiguana wega. Maĩ maku macoka mahiũha-rĩ, ũgaitĩrĩra mũtu ũyũ ũgũkorogete, ũgacoka ũgaitĩrĩra hamwe, ũgakoroga nginya ũgatherũka. Akorwo nĩũkwenda gwĩkĩra cukari, no wĩkĩre cukari, kana Blue Band, kana kĩndũ o gĩothe.